Eng'asa ayau teknolojia imbaa naitumiai teramatare enturore na ore nena baa eetae kwanza iltarakitani anaa iltinkai, na tenkoitoi e teknolojia apa eawuaki lelo tarakitani logirai aitumia tenarishata. Itoki si aku ore tesiai e teknolojia ,neetae entoki najo ilashumpa Al. Na ore ena ng'eno e Al, nikisaidia tenkibelekenyata sidai esiai enturore amu, ing'asa aku ijur enaduo shamba lino, nijur enaa ketabaa empolea natii, piyiolou ajo kebaa empolea niloito aponiki ninyang'u tedewueji tolduka. Nintoki si naji aipima entoki naji acidity enaduo kulukuoni ino, aitumia ake ena ng'eno e Al ejurrore taa ina pookin niasita. Neeku kaikumok intokiting oleng nayau.

Uh ore imbaa are nayiolounyie ilomon opuku tialo esiai enturore naa ore enedukuya kayiolou tesimu ai amu ore oshi taata naa keetae kuna simui sapukin neku tenalo ewueji yioloti enaa website anaa online naa kaidim ake atodua iladuo omon pookin oimu esiai enturore tenaduo simu nalo alo aisuma nalo ayiolou ajo kanyio ishiakino naas naa kanyio mishiakino naas tesiai enturore eimu iladuo omon lanoto tesimu ai ore sii ae naa nchere eetae laptops anaa computers naa kaidim naaji ake sininche anotie lelo omon oipirrta enturore eimu teknolojia neeku ore tiatua enaduo simu ashu enaduo laptop naa keetae apps oshi taata ninye nikiutaa tenturore nikiutaa tesiai eunore neku ore indim naaji ake ae daonloda nena apps nipik atua enaduo simu ino ashu ipik enaduo laptop ino metaa ore poki rishata niyieu nilo ayiolou esiai enturore naa ijing ake nena apps nilo atum.

Aikumok imasaa naningieki masaa esiai enturore na kaidim atejo ore esimu ino anaa laptop ino teniata na ekisaidia toningo laduo omon tenturore amu ore enedukuya teniata enasimu ino sapuk, naindim ake I aidaonlooda ninche nai likiliki lolomon lesiai lenturore ata te laptop na indim akesininye atipika nona apps indim ashomo ainoto laduo omon lenturore nitoki aaku ore kulo omon oshi epiki oshi nkiteshenini olomon aa kepuo nepuo alimu ltunganak enjurore tesiai eremore neponu aliki olorere ajo kanyio naloito dukuya tenining nona kiteshenini olomon atifi tanaa rendio.

Ore taa ena siai naa esiai naifugae ilukunkuni enaa kulie motonyi ake tiang' neku ore naaji eng'eno naifaa peyiolou oltung'ani naa kifaa pee iyata ewueji nintobirunyie inaduo lukunkuni inonok niyata enkaji nairrag niyata sii aitobiraki enaduo aji enche metaa kedung'udung'o tiatua neeta iwuejitin nenyayie endaa neeta iwuejitin newokie enkare neku nena taa naaji eifaa peyiolou oltung'ani eifaa sii peeku iyata ele tung'ani naaji ewueji nilo ayaunyie irkeek lincho inaduo motonyi inonok naa ningira aifuga tiang amu inakata ebulu netum ninye anoto ometaa kiroshi nitum anoto iropiyiani kumok neku ore tenemuoyu kifaa piirem irkeek ning'uraki endaa poki kata enkare pokikata wewueji sidai nirrag nemikeno duo oleng metaa ketitii enkiti kijape nemitoki sii aaku ketii enkijape sapuk amu kenya naa naa kerr neku nena taa naaji ifaa peyiolou oltung'ani.

Ore taa enadol enasiai, naa ore entoki nadamu na kadamu erishata naata ilukunkuni tiang', nagira apa ai fuga lukunkuni, nalo enkolong nabo enkiapata oreyiet, natum irmosor lekuna motorok, nayau naduo motorok nalotu aitepetaa inapa lukunkuni ainei peyie epetaa irmosor, nepuo napa lukunkuni ainei nepuo aiu kuna bata, anaa kuna motorok, niteru taa aku kaata empeku ekuna motorok. Neponu sininche nebulu, neisho, niteru aiu irmosor, namir ilapa mosor natum iropiyiani kumok oleng amu ore irmosor lenche, na keeta ropiyiani metiu enaa lo lukunkuni. Nebulu sinche napa motorok, neku kaitoki amir inapa motorok namiri inkutiti, namir isapukin amiraki kulikae tung'anak oyieu nepuo ai fuga naduo motorok, neeku tenadol naa enapisha nadamu motorok ainei apa tinarishata agira ai fuga. Neeku inatoki naji nanu aitadamu enasiai.

Ore taa ena siai naa esiai nauni imasaa kumok amu indim atuuno tiatua ena aji yioloti anaa greenhouse naa indim atuuno impuka aa sukuma kapish sukuma wiki spinach nindim atuuno inkitunguni irnyanya anaa indim ninye atuuno imaua neku nena tokitin duo oshi euni oleng' tenaaji yioloti enaa greenhouse neku ore entoki naaji naifaa piyieu niyiolou piyas ena siai naa ore enedukuya eifaa piyata kuna masaa nashetieki ena aji aa ketii iltung'anak oitumia irpuyai kulo taa sapukin oleng' le nylon niata naa duo impositi tiatua enaa etii kulikae opik ilchumai nitum duo ashomo aitobira ena aji ino ore taa duo kulo puyai linonok eifaa naa pee eyaku ketii ewueji neim ewang'an amu mebulu naa inaduo puka inonok enaa maua tenemegira inaduo tokitin atum enkolong' neku ifaa peeta enkiti wueji neimu enkolong pitumoki naa paasi piyiolou enikoni tenitumiae enkare amu tiatua irpaipi naa oyaki enkare inaduo puka inonok peetum atubulu.

Ore ena baye naa enetipat oleng' temurua ang' naa embaye dii naa egirai aifuga inkineji naa ore inkineji naa imasaa sidan oleng' namaasa etipta naaji toltung'anak amu ekintaas esia sidai oleng' amu ore inkineji teniata naa indiim atalepo inkineji nitum kule nindiim ateyierie shai neewok ninye inkera neeidim. atimira tolduka nitum iropiyiani kumok oleng' amu tenimir naaji kule enkine naa indiim ainyiang'u esukari ninyiang'u enkurma tialong' ore sii tena inkineji naa indiim naaji ateyiang'a tiang' enoshi kata etii inkera inonok urusa neok imotorik peetum afya oleng' eimu inkineji inonok nitoki aaku ore inkineji naa imir tenelo naaji neeta embaye sapuk niyieu iropiyiani kumok naa imir ake enkine nabo ashua are nilo atum inaduo ropiyiani nidung'ie enaduo tonati niyieu nidung' neeku ore inkineji kadolita ajo etipikaki ninche keikenoro amu ore shida oonkineji naa keisipe eidim aashom aatam intokitin ooking'a nembaiki naa kemoyiaa nenya irkiek enaa irpaek neekipik naa naaji hasara aku ekilotu olopeny ajoki talaa neeku nejia taa yiok kinkunaa ena baye temurua ang'.

Aaa ore tenadol ena siai nadamu aaikata apa natio ae kop neuni irpaek neidipi neyai enkai kambi meshomo aikausha naa kuna tokitin apa epuoi aibung aabukoki yioloto enaa silo neeeku ore tenadol ena nadamu ina rishata naa apa nayai enkano naitauni apa tochamba lang aa keuni ake ena duo kano ore ake peeeku etoyio nepuonunui neikesuni naa emashini naikes nebukoki emashini ilorin enaa iltinkai paaladuo lorin looyau impaka nepuonunui abukoki kuna silo ore pee ebukokini kuna silo meiteru taa ninche aikausa paa keitoki aabukoki kulie lorin neiteru aaya enepuoi aamiri enaa enepuoi aapuo aitobirie neeku ina taa nanu adamu tenadol ena

Aa ore taa tenewueji naa kadolita ntasati neeta ijo irkiek egira aun oshi nursery seedlings kutiti orkiek , niaku ore naji enaiko oltungani peyiolou enasiai naa nchere ingas ake ayiolou ajo kakwa kiek naji oidim atubulu tenewueji enaa loidim atubulu tenakop nitumong naa ashomo ayau kuna puyai inonoknipik kuna kulukwok, ore kuna kulukwak kifaa pitipika embolea nintushul onkulukuok noshi duo nabulunyie ndaiki nipik enkare paa ilotu apik kuna aitubulu inonok , ore peebulu nitum abukoki enkare pooki kata , nitum apik iladuo kiek linono enkare amu inakata naa ebulu.

Kaidim atejo manyor nanu ena baye oleng amu ore enaa anadolita naa ebukoki oltakataka aapik enewueji apa naifaa nepiki neeku keibuko ombaka nedoori alo boo naa ore naa denedoiki enewueji aikonji naa kelo aitanyamal biotisho olorere loomanya ene wueji amu ore ele taka naakeyau imoyiaritin kumok oleng aa keidim naaji aitanyamala olopeny oladuo orere loomanya enewueji neeku kaisidai ake naaji tenesotuni ele taka neetai irorin naapiki naapuoi aaibukoo tiaiwueji enaa epuo aapejoo enaa eitumiya akeninye tiatua olduka amu tenepiki naa enewueji naa kelo aitanyamal biotisho ekulo oreore aa kelek ee epuoatum imoyiaritin enaa elototo enkoshoke enaa kulie moyiaritin ake naayau olchafu neeku manyor nanu ena baye pih na ore pee manyor naa tenkaraki neiputaki ele taka enewueji mpaka neeku kebukunyie abukoki enkop amu kelo naa aitanyamal biotisho ooseseni oladuo orere oomanya enewueji

enetipat ena bae tenkaraki, re kuna motonyi natii ene wueji sapukin, yiolot anaa, tenkutuk oosuaili, yioloti anaa bata mzinga naa ore ena bata mzinga naa aisidai oleng teneeku iyata oltungani tiatua enkang ino. amu ore imotonyi pookin aa motonyi sapukin, aa lukunkuni, teniata tiatua endauo ang ino, naa kepuo intokitin kumok tiatua enaduoo ang'.amu ore ninye kuansa ilasuiak nemeitoki olasurai ajing' enaduoo ang ino tenkaraki ore oshi imotonyi, enaa lukunkuni naa kiar ninche ilasuriak oleng'.neeku tenelo pee e yiolou oladuo asurai otii auluo ajo ketii motonyi enaang' naa kepuo aisik, neeku naa keng'as ina alo aitobir ino. ore enkae, ore kuna motonyi naa kepuo aaisho, netum ilmosor, ore iladuoo mosor, naa idim ashomo atimira, naa idim ninye iyie ashomo ainosa. nilo alo atum faida sapuk oleng. nitoki aaku ore kuna motonyi ilo iyie amiraki kulikae tungana, naa imir tooropiyiani sidan oleng. nilo aasie kulie baa tiatua ormarei lino. neeku naa ina tenakata nanu pee atejo ene tipat ena bae oleng.

eitipat oleng paas ena bae tenkaraki, ore esiai eunore naa keyieu eutarato sapuk oleng. naaji teniyieu nilo atum empeku, naa nilo atum asao sidai, tenituuno. matejo engano, irpaek, naa kulie daiki ake nituuno. naa ene tipat oleng tenitum eutaroto, ajo kaji inkunaa enaduoo unore ino. naa ore tiatua inaduoo utarot ifaa, pee ipik oladuo shampa lino entoki yioloti anaa empuliya, naa ore ena puliya mifaa ake pe ilo ainyiang'u empuliya pookin. nilotu, abukoki oladuo shampa, anaa ilotu abukoki, inaduo daiki inono nituuno. kifaa nitum eutaroto tiatua ilariyiak ooyiolo, esiai eunore, naaji nikipuo aaliki ajo. ore irpaek terishata najeore amu, ikutitik naa ena puliya ifaa nepiki, ore etubulutua naa ena puliya ifaa pee epiki. neeku aisidia oleng tenias ena. amu tenikiutari naa i, naa itum ashomo atipika, inaduoo daikin inonok empuliya sidai, nelo naaji atum edaa sidai oleng. neku ina naji pee ajito nanu enetipat oleng.

Uh embaye sidai taa ena oleng' naa ore oshi ena unore naa keuni tenkop naijo kerr enkop enkare neeku inji ikunari teneuni pee mintoki naa alo iyie aichangiyia enaduo kop metara enkare entoki taa yioloti anaa soil erosion neeku naa ore naaji imbaa nayieu niyiolou piyas ena siai naa inchere eifaa ping'as ayiolou ajo ore enturore neme enturore ake naturi anaa noshi ake kulie tureta kake iturr naa ene makewon niyioloa ajo melo apik enkare oladuo shamba metara oleng' nemelo sii alo aboloki inaduo kuluok inonok enkare metanapa naa amu ning'ua olchamba meeta empoleya naitoki abulunyie naduo tokiting' inonok neku kifaa paa ore eturitoi ning'as aitasheki oladuo tinka niliki enaikoni pee eunori peemitoki naa alo aboloki enkare oladuo shamba lino neku nena naaji imbaa naifaa neyiolo oltung'ani piitum naa ataasa ena siai .

Mh, ore naji enaiko tenalimu ena naa nchere , ore taa kuna tokitin naipanka inji naa osokoni sapuk ele anaa olduka sapuk yioloti tenkutuk olashumaba anaa supermarket naa ore oshi tesupermarket naa ore ntokitin enche naa kipankae enaa enaikununo aanchere inepu olikae aini aantokitin ake naatii naingwaa olchamba anaa tenakata enewueji naa ore peepiki ntokitin muj nipikie inkarn enye, nepik inkarn enye nepiki bei sii namirieki inaduo tokitin , nintoki alo likae aini , ninepu kulie daiki anaa nai matejo isukarini , etii nkarn enye , netii naji ropiyiani enye . Naa kaidim atejo enetipat amu ekisaidia naji ina naa enkiteleleaki enkinyangishore ino tialo aloduo duka sapuk amuu teniyieu naji impuka ornyanya naa olaini obo ake ilo niyiolou naa nitum naa iyiolou sii bei enche neeku indim naji ake inakata ataasa esabu ino , niyiolou ajo kaja iropiyiani niata , nitum duo aikenaki kewon ntokitin naba anaaa eniyieu , neaku ina naji esiai amu ekinteleleliaki naa iyiolou ake iropiyiani niyieu , neeku ore pibaya idie , iyiolo ake ajo iropiyiani aja ifaa pinchooyo niaku ina naji nanu aidim atejo enetipat ena siai olduka sapuk yioloti anaa supermarket .

ene tipat ena siai ena siai oleng tenkop ang naa tenakaraki ena bae, ore ene dukuya naa nchere ore tenkop ang',naa ekirem iyiook intokitin naapasha. amu etii iloshon loirem, ilchampai, aa keun taa ninche daiki, netii, kulo lotii esiai oosuam. ore taa to suam, eetae nkishu eetae ntare, eetae nkineji. eetae kulo loi fuga nkukui. eeku ore naaji, ena bae nadoloita tene naa enaipirta esiai oo nkukui, amu ore enaa enadolita naa ijo katodua anaa edaa oonkukui. neku ore taa ena naa entokii sidai, oleng amu teniyieu naa inaduo kukui, inonok nebulu, niyieu naa nintaasie biashara, metaa ninche itum nimir atum iropiyiani, naa kishaakino naake pee ilo alo ainyiang'aki ninche edaa. amu inakata naa esieku, naa inakata ninye etum orkilo, naa inakata naa ilo atum iropiyiani kumok. neeku nejia taa naaji ikunari ena bae, amu kadoolta tene ajo keetae edaa oo nkashuin kutitik, eyioloi anaa kienyeji chicken mash neeku ore ena naa enoo nkera kutitik oolukunkuni naaji teneini, nilotu aisho, amu ina kata naa esioki aabulu, naa inakata isioki atum iropiyiani. neeku nejia taa ikunari ena bae.

Ore taa enikunari ena siai temurua ang amu ore taa ena siai naa kadolita ajo emposho ena nauno tene nore enikunari eunore empoosho tenkop ang naa inchere ore enedukuya naa ing'as alo adung enaduo wueji nijo piunie emposho ino tenaa ketii apa irkeek enaa etii ae nyaru ore pindip atudung'o enaa ipejoo amu nejia iko kulikae tung'anak nilo taa inakata ang'as aisho inkolong'i metoyio enapa toki nitapejoyie anaa nitudung'o ore peishunye ina rishata niyau oltinka niturr enaduo wueji naa teneturr oltinka tenkata edukuya naa ketii irboro sapukin oleng neeku intoki aisho ae narr haro ore peeku etaraki haro nincho matejo nkolong'i uni enaa ong'uan eton etu itumoki atuuno enaduo poosho ino nilotu taa ianakata niyau emposho enaduo peku nijo piun ilchembei oltung'anak oturr ingumot neturr ake iltung'anak ingumot netii kulikae osujita tesiadi apik enaduo poosho aindip atipika uni enaa ong'uan mpaka ninye are engumoto nabo ore pidipi nenukari indim naaji aishoo iwikii are enaa uni niteru taa duo abulu enaduo poosho ino ore eton etu eishu iwikii are nilo alo asemperr ore ake pisemperaki nebulu enaduo pooshoi ino netiu naa enaa enadolita tenewueji neku nejia ikunari ina siai.

ore naaji entoki nadamu tenadol ena siai anaa nalotu damunot aainei, naa entoki etipat oleng, amu ore taa ena naa eooto enkare, naa ore eokoto enkare naa embae sidai oleng. neeku kadamu apa erishata, nanoto enkerai ai edukuya naa, ore taa apa teina rishata naa tenilo sipitali, naa ekijoki olkitari pee itum atooko enkare sapuk oleng. amu ore naaji entomononi naikunuo nejia naa kishaakino ake pee eok enkare sapuk amu, ore naa teina kata naa iyata enkishui ooltunganak aare. neeku kadamu ina rishata oleng amu kaajokini apa pee aok enkare sapuk. amu ore ninye oshiake kishaakino paa ore oltungani neok inkilisani naara isiet enkare tedama, peetum, ashomo anoto osarge sapuk tosesen. nitumoki ninye ashomo anoto nkufu tiatua aoladuo sesen lino amu keji oshiake ore enkare naa enkishui. neeku teniok naaduo naaji enaduo are sapuk, naa kimaanisha naa ajo ishomo naa ailepunye batisho, ishomo ailepunye biotisho osesen lino. nilo alo arishe oladuoo sesen lino batisho omoyiaritin torrok.

ee kadamu enkolong nataasa ena siai, naa ore ena siai naa esiai naasa tepooki olong' enkishui ormaasani, anaa enkishui oltungani pookin lounisho. neeku ore naa amu inkimaitie inoki tiang'amu teniun naa naaji olchampaa lino nepuku irpaek. ore enakta nashali, naa idim ake aitayu irpaek kulo laijo ile njiwa, nilotu apej, nipejoki olorere lino. ore naa amu kuna kimaitie einoki tiang'.neeku idim ake ateyiara enkae moti. idim ake, ateiara ae moti. ore pee iidip ateyiara ena moti no.etii ninye enkima, ore naa amu isapuk iladuoo soito lina kima, naa idim ake, atepej irpaek egira enaduo nkae moti ayiara. neeku ebae ena nikias isyiook pooki rishata, bora ake metaa eoto iladuoo paek te mukunta, naa ekipuo ake aas esiai naijo ena. neeku esiai oshi iyiook nikias, naa esiia sidai sii oleng.

Ore taa ena naa irmatunda oobulu tolchamba naa ore kulo matunda naakebulu tentim neme oltung'ani lotuuno kebulu ake ninche tentim naa ore eninko tentim tenemelakwa kulo matunda naa intayu ake kulo matunda linonok naa tenelakwa ninye ning'oru entoki nintaunyie ore peindip aitayu iladuo matunda nitumoki aawa ang amu ore embaye edukuya naaifaa peintuku naa ore sababu anyoo peintuku tenkaraki ore irmatunda nimiyiolo ajo kanyioo nataporoyie tentim naa ore peintuku nemeta haja piidung inyia eke toolala linonok ombaka ade neeku indipa neeku nejia naa eikunari tenenyai kulo matunda lentim neeku nejei naa eikunari.